Kisho ake ilairemok enoshi kata eton elelek embei e embeku ashu embolea ninyiang'u tina rishata esapuk metaa keeta ake, metaa enelotu embei pee itu edoluni nidipa ninche aataa tayari te embeku enye maate.

Ore imbaa naalimu mbei orpaek tosokoni naa erishata nidol oltung'ani ajo kakumok irpaek ashu kutik amu ore erishata kumok irpaek naa ore embei naa ketii abori kake ore erishata kuti naa ketii embei orpaek shumata.

Ketayioloito oltung'anak kuumok ajo ketii iltung'anak oopurrisho tenkata nairriwari iropiyiani, neeku eetaa tenirriwaa iltung'anak iropiyiani nintashe adol ajo kang'ae irriwakita, teneme oladuo tung'ani ni cancle nena ropiyiani.